Ore eniko ltunganak loltukutuki pemilepilep irkastomani na teninap irkastomani nimisidisha toltuktuk niya polepole nintass duo oltukutuk maintainance metaa meyukuyuk irkastomani inapita neaku keaku orkastomai comfortable toltuktuk lino miyarara si tenkaraki bei neaku ielewanate ninchob service naistahili metaa oltukutuk quality

Kees entumo ormarei imbaa, ntokitin kumok, ore enedukuya naa keng'as ayau ormarei tenebo ore eniare tenetii sii ilarrabali ootii ormarei arashu oogira iaendelea naa nena tumoreitin ormarei naitatua keyau sii ormarei tenebo neyau olning'o niidim ormarei aashom dukuya ening'o eimu entumo ormarei ee amu teneponunui pee etonii peeji iyie oota makosa arashu neyauni induat nirore nidimi aanoto enkoitoi nabo naikaja narubareki neeku nena nkiasin naata ninye entumo ormarei.